En bichait niton agere komiten saburiet chemiten tuguk Chemiten orit akoraa agere komiten muket notonnkimache kekeren saburioniton ako saburiot niton kosaburiet nemingin ako kit nemile bik en iroyu ko saburioniton kokande mat noton malalae akoraa en mukanitin ba saburiet kokakiger kemache kegeragotagu Kole miten tuguk Chemiten mukaniton Mike bik tuguk chuton akokit age nemilebik kochaik chuton kochaik chekikindee machanik chechang ako chaik chetomo korurio koraa ko chakula ichuton miten mukaniton koyekikuren Kotaku Kole yekilala mat kobelebitun chaik ako chakula chuton miten saburiet ako mile bik mising akokit Nebo kamanut koyache kelala maiton sikorurio

Kit Nebo kamanut mising en bichait niton ko bichait niton kotagu komiten takitari agotakitari initon kotakitari noton Nebo ingogenik agere koraa ko daktari initon kokalach cloves Che blue agoraa komiten ingokenik chechang ngogenik chuton komiten mwera akomiten kipsoiwet akomiten koraa ingokiet nelel ako kit Nebo kamanut keyai baishoniton kokararan mising baishoniton toreti ngogenik komanam mianwagik agetugul anan komalalia ingogenik chuton kararan baishoniton mising ako en sindanut niton koraa nemiten bichait niton ko sindanut niton ko kakinde kerchek choton kiruten ingogenik kapkapaik chechwak kenyoe anan keruten kerchek chuton cheimuche koter mianwagik cheterter ako kararan baishoniton en ingokenik

en pichait niton koogere komiten chito negalach gee kotililit mising, ago chichiton iih kogaleet sumeek iih ak kolaach minaook ak kolaach ingoryeet netuui ak longiit negararan mising, ago koraa en pichait niton ko ogere komiten kigombeet iih ak komiten kilasiit iih ak komiten bagetit negagisiir kole dama agoo toguu koraa konome kiit nerongunen mursiik choton chebo kipsigis, agoo kiit netesetai en ireuu ko kiit negararan mising amun chuton kogoroong cheoo choton komiten bagetiit ab dama ago niton moee koroong mursiik, kararan boishoniton amuun yeiboisheen chechuton alan mursiik chuton kogararan en borto ak kotoreet borto kogimiit, ak koraa imuche iyee ibiyee yon keshororii, kararan boishoniton mising, agoo boishoniton ko kiit netesetai en yuu koo kemoche keyee mursiik chuton.

en pichait niton ko ogere komiten kiit netesetai, agoo kiit netesetai en ireuu kotogu kole miten marakweek iih ak komiten ndenguuk chuton cheterter, agoo koraa olegichoptoo koroi koo netai koyoche keeib tuguk chuton makweek chuton ak keuun iih, ak yegogeuun keunee bo kotililegitun beek, yegaitaar iuuni koyoche ilaal maat ak indee beek saburyeet ak yegoindee beek saburyeet iih igany beek choton kochumugoso ak yegoguchumugoso beek chuton iih, iironkyinii marakweek chuton kariuun kotilegituun ak yegoiuun ak indee marakweek chuton ironkyi maah, inde saburyooniton sigobiit kochumugose, yegagochumugoso ko kiit age koyoche iitil ketunguuik iih itiil nyantiik iih ak dania ak tuguuk tugul chegiteschin omitwogiik chuton, ak yegaitilatil iih koyoche inde saburyeet iih ak igeel ak mwaitaa ak inde marakweek chuton igelgel kot koruryoo ak kwonyiny mising yegagochobok omitwogik.

en pichait niton ko ogere komiten chito neganam tuguuk chetueen, ago tuguk chuton tueen omonguu ko mbolea choton chebo tuuga, ak koraa toogu kole chichiton kondoo imbareet negagebaat iih ak keburburen kotkomengegituun ngungunyeek, ago koraa chichiton kotogu kole yoee boisheet nebo komonuut mising en imbaar, ak koraa kiit neogeree en imbaraat niton ko imbareet, toogu kole kamiin marakweek anan kogamiin pyasinik choton kagitem kouu nitoon, agoo bo komonuut boishoniton, ngaab sigoyai boishoniton chichiton konde mbolea ichuton sigobiit eeh ,inutik chegamiin ak konde mbolea ichuton korutyiin komyee korutu kogaraniit mising amun en ndeet ab mbolea chuton konde, bo komonuut boishoniton keyaai en chituugul nemine en imbareet ooh toguu tuguuk alan kobwone tuguuk kogorenegituun mising.

En pichait niton, anan en kerenyuun koogere en pichai niton komiten mayainik chegagibangan komyee en tirait nyiin ako mayainik chuton kotogu kotililen mising ago kararan boishoniton en korenyunn, koraa elebitundoo alal koo elekonyorundoo mayaimik chuton koma kiit neuu mising amun netai koyoche itindoii ngogenik chechang cheimuch iriib sigogonin mayainik chuton, ago mayainik chuton kenyoruu en korenyuun amuun miten ngogenik chegeboee sigogon mayainik chuton, kararan boishoniton mising en kokweet nyun ago bitunaat kenyoor mayainik chuton, koraa mayainik chuton kotoreti borto en tuguk chechang, toreti koraa myonwogik amanamin myonwogik, ago koraa mayainik chuton imuche iaalde sinyorchigee chepkondook cheimuche iteseen aleet ab ngogaiik iih alan ko iboishen en boishet age.

En bichait niton kwagere Kole miten Chito nikatelele en imbaret kwenet akotaku Kole chichiton kobaibai mising chichiton en imbaraniton mising akokoraa agere komiten bandek chenyalilen mising akobandek chuton Kotaku Kole kararan mising akomiten okot mianwagik akokabalain akokirut bandek chuton komie ako koraa kararan baishoni en kokwenyu akolekiyoitoi baishoniton sikobit kokaranit Kouniton koyache koron keswach imbar ak yekakeswach imbar koyache kebat imbar anan ketem imbar yekaitar item imbar koyache iburburen imbaraniton yekaitar iburburen koikwnye betushek aeng korur imbaraniton anan ko ngungunyat en imbaret niton akiyai ibal keringoi akinde bandek ako mbolea akituch akakany korut bandek isemberchi agirib bandek chuton koechekitun akokararan baishoniton mising.

en pichait nito ko ogere komiten patainik alan kegureen turkey en lugaait ab ingeresa koo tyongik chuton koo tyongiik choton chegororon mising ago toreti en tuguuk chechang, koraa nogeree en pichait niton komiten ndisinik ak koraa komiten bandeek chegagimiin en ireuu ago boisoniton kogararan mising, ago tyongiik chuton koraa chemiten ireuu koterter kalaishek alan koterter rangiik, miten chetueen ak komiten chelelach , kararan boishoniton mising en ribeet ab tyongiik chuton amuun imuche inyorchigee chepkondook alan koo kiit agetugul neimuche kotoretin koraa.

en pichait niton ko ogere komiten tyoongiik ooh tyongiik chuton kochaang mising, tyoongiik chuton koogere koecheen mising ago koraa tyongiik chuton kegureen artook ooh artook kotinyee komonuut neoo en korenyuun amuun tyongiik chuton kenyorunen kelchiin neoo, imuche kenyoor cheoo en tyongiik chuton koraa imuche kenyoor bendo en tyongiik chuton, ak koraa kemuch kenyoor chepkondook en tyongiik chuton en yebakyalda amun tyongiik chuton kotogu kole echeen mising ooh kororon mising, koraa en tyongiik chuton kemuche kenyoor cheeo cheimuche keboishen kechobeen omitwogiik alan keyee oot kechoben chaiik, kararan boishet ab tyongiik chuton koraa en korenyuun.

en pichait niton ogere komii biik chechang mising agotelelen ngungunyaat, ak ireuuton yetelelen ko elegiribeen samaginik ak boisheet noton koogararan mising netesetai en ireuu, boishet netesetai en ireuu koo boisheet noton negiribeen samaginik chemengechen bo koeek samaginik cheechen, agoo koraa en pichait nitoon ko ogeree komiten look cheibote tuguk choton cheimuch kotindoo tuguk choton chegiboeen samaginik chutoon ago boishoniton koraa kogararan mising kinyorunen chepkondook koraa en samaginik chuton, ak kinda samakyaat ooh anyiny mising.

En baishoni agere baishet nekararan mising en bichait niton kotagu Kole imbaret neon mising akomiten minutik chekakimin en imbariton ako minutik chuton kakimin en imbar kokakimin marakwek akemin koraa bandek akotaku koraa Kole miten ketik en taban taban en imbaret niton imbaraniton koraa ko mbaret nekawaa lain mising amun Niger kokamin minutik chuton ko marakwek bandek Koba lain mising ko baishet neagere en ireyu ko baishet NE kararan mising ako robot koraa marakwek ako semberatin ako matindoi make kwe en imbaraniton kararan baishoniton mising amun imuche kenyorchigei rabinik ako chepkondok cheimuche kotesen baisho niton akoraa miten bandek cheagere koechekitun ako nekit kevunan sikobit kenyor chepkondok agenyor amitwagik cheimuche Kiam akokararan baishoni en kokwatinwek ako achame baishet noton.

een pichait niton ko ogere komiten tuuga choton chetililen agoo tuua choton chegororon mising, en boishoniton ko ogeree komiten tuuchuton kotelso toguu kole konyee omitwogik chenyoon keboee, ago tugaa chuton koraa koo tugaa chegogindee ear tags ko ear tags ichuton koalameet noton neiboruu kole tuchuton koobo ngoo, ago koraa kogararan boishoniton en ribeet ab tuuga ago koraa ogere en ireuu ko tuuga chuton ko kagigeer ago ngotaat tabantaban en tuchuton, maimuuch koba tuchuton koloegitun, tuchuton koraa ko tuuga choton chegonu chego, ago cheeo chuton ko chego cheimuche keboishen kechobeen chaiik iih ak imuche koraa keyee, ago koraa tuchuton ko imuuch kenyoruren bendo oh benyiton kyomee kotoreet biik koraa kenyoor chepkondook, ooh koraa tuchuton yegieny komiten ngozi nenyiin agoo keboishen kechobeen kosyeek bo komonuut mising.